Mbica ĩno, ĩronania hee na andũ atatũ, atumia erĩ na kana kamwe. Kana gaka karoneka nĩ kanyitĩtwo nĩ mũtumia ũikarĩte handũ gĩtĩ-inĩ. Ona ningĩ hena metha na metha-inĩ ĩno igũrũ nĩ haigĩrĩirwo maratathi, ona ningĩ nĩ haigĩrĩirwo cuba iria ironeka ta arĩ cia ndawa. Ũndũ ũngĩ mũtumia ũyũ wũinamĩrĩire akuhĩrĩirie kana nĩ aroneka atĩ, nĩ aratũmĩra kanyamũ gake ga gũthikĩrĩria gĩthũri kia mwana ũyũ, na nĩguo arakorwo agĩka atĩ nĩ arathikĩrĩria gĩthũri gĩkĩ. Ũndũ ũngĩ, nĩ kũroneka gũkũ ta arĩ kĩrathi tondũ nĩgũkorwo kwĩna bondi ĩrĩa yandĩkagĩrwo nĩ mwarimũ cukuru. Koguo ndĩreciria no akorwo ndagĩtarĩ ũyũ kana mũrigitani ũyũ ũrona haha, okire cukuru-inĩ ĩno nĩgetha aciari mahote kũmũkinyĩra, kana nĩgetha aciari kana andũ mahote gũkĩnyĩra ũhoro wa ũrigitani naihenya na matagũthiĩ thibitarĩ-inĩ. Ona ningĩ kũringana na ndawa ici enacio, no akorwo nĩ okire na ndawa nĩgetha athondeka mũndũ agatuĩka wa kũmũhe.

Ĩĩ ndanahũthĩra nenda cia ũkinyanĩria ona kana intaneti gwetha mĩkombo. Na ũndũ ũmwe ndonire nĩ atĩ, ũndũ ũcio nĩ mwega nĩgũkorwo kũrĩ hĩndĩ ĩmwe mũndũ akoragwo arĩ handũ haceke mũno na nĩ arenda gũkorwo na mbeca ũkona, woya mĩkombo kũu kana waheyo mbeca nĩ kambuni ta icio nĩũgũorwo ũgĩteithĩka. No harĩ maũndũ mamwe matakenagia mũndũ tondũ rĩrĩa ũrathiĩ kuoya mĩkombo ĩyo, nĩ magwĩtagia indo nyingĩ mũno nginya ũkona imwe citiagĩrĩirwo gwĩtio. Kwa mũhiano metagia mũndũ gĩbandĩ, magagwĩtia mbica ciaku, ona ningĩ magagwĩtia mũndũ ũrĩa mangĩhũrĩra rĩrĩa waga kũrĩha. Ngona ũndũ ũyũ ti mwega nĩ gũkorwo indo icio nĩ nyingĩ mũno, na mangĩkorwo nacio amwe no macitũmĩre na njĩra iria itarĩ njega. Ũndũ ũcio ũngĩ nyonaga nĩ atĩ rĩrĩa watua kana thikũ ciaku cia kũrĩha ciakinya, matindaga makĩhũra thimũ nyingĩ kana magĩkũririkanagia ona gũgũtũmĩra mecĩnji nyingĩ cia gũkwĩra atĩ ũbatiĩ kũrĩha, na rĩrĩa waga kuoya namba ĩmwe magatũmĩra ĩngĩ. Koguo ndirona ũndũ ũyũ wĩ mwega nĩ gũkorwo, rĩmwe mũndũ nĩamenyaga arĩ na thirĩ wa mũndũ kana arĩ na mbeca cia mũndũ na akamenya nĩ abatiĩ kũrĩha. Koguo mabatiĩ kũmũhe ihinda nginya we mwenyewe amarĩhe.

ĩĩ nĩndĩyandĩkithĩtie mũbango-inĩ ũyũ, ona ningĩ nĩnyanjĩtie kũruta mbeca iria mũndũ arutaga o mweri, nĩgetha rĩrĩa mũndũ athiĩ thibitarĩ ndũgakĩrĩhe. Ũndũ ũyũ rĩmwe nĩ mwega nĩgũkorwo o ũrĩa ũraruta mbeca o mweri o mweri nĩũtũmaga rĩrĩa wathiĩ thibitarĩ kũrigitwo ndũgetio mbeca, na rĩmwe ũkoraga mũndu nĩ arwaraga rĩrĩa atarĩ na mbeca. Na nĩgũkorwo nĩ ũkoretwo ũkĩruta mũbango ũyũ wa kũrĩha ũrigiti waku o kahora o kahora, ũgakora ona tondũ wathiĩ thibitarĩ ũtauma na mbeca nĩwathondekwo na warĩkĩrio o wega. Koguo nguona mũbango ũyũ ũkoragwo wĩ mwega na no hinyĩrĩrie andũ mawĩyandĩkithie mũno, nĩgũkorwo nĩ ũteithagia mũndũ mũno.

Ũndũ wa mbere wa atĩ no nginya mũndũ akorwo na ũrũgamĩrĩri wa ũkũrũ nĩ atĩ, mũndũ arĩ kũrĩkia wĩra kana arĩkia kũruta wĩra na mĩaka yake yakũruta wĩra yathira, nĩ aheagwo mbeca cia gũthiĩ gũikara mũciĩ. Na nĩ njega mũno tondũ wĩnacio no ũhote gwaka kamũcii ona ningĩ no ũhote kũhingũra biacara nĩgetha ũmĩrutage ũkona ũboco wa o mũthenya. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũkoraga rĩrĩa wĩna ũrũgamĩrĩri ũyũ wa ũkũrũ, nĩ ũmenyaga ona rĩrĩa ũkarĩkia kũruta wĩra waku nĩ ũgakorwo na kĩgĩna kĩiganu, ona ũngĩuga ndũgũcoka kũruta wĩra ona ũrĩkũ wũikare thĩ, no ũcibangĩre wega na ũtuĩke wa gũcitũmĩra wega. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia mũno nĩ gũkorwo, tondũ mĩrimũ mĩingĩ nĩyũkaga hĩndĩ ya ũkũrũ mũndũ no atũmĩre kĩgĩna gĩkĩ kũrĩhĩra ũrigitani ta wa mĩrimũ ta ĩno.

Mbica ĩno ĩronania andũ atatũ, ũmwe aroneka nĩ mũrigitani acio angĩ erĩ maroneka tarĩ ateithĩrĩria a mũrigitani ũyũ ona kana nĩo metagwo nathi. Ũndũ ũngĩ nĩ maroneka marũgamĩte menyitĩrĩiire kamacini-inĩ, karĩa gaikagio mwana rĩrĩa arĩkia gũciarwo, na mũno mũno maikagia mwana ũrĩa waciarwo thikũ ciake itakinyĩte. Ona ningĩ, thĩinĩ wa kamacini gaka nĩ haroneka hena kana gaikĩtio ho kanini na kohetwo na macuka. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ndĩrona nathi aya kana ateithĩrĩria a arigitani ona ningĩ ndagĩtarĩ ũyũ nĩ maroneka magĩkena koguo nĩ kuonania kana gaka nĩ karathiĩ na mbere wega. Ũndũ ũcio ũngĩ hau mwena-inĩ hakuhĩ na mũteithĩrĩria wa mũrigitani ũmwe, nĩ haroneka hena gĩtawa kana kamacini karĩa kangĩ gateithagĩrĩria gũkũ gũkorwo na ũrugarĩ ũrĩa wagĩrĩire wa mwana ũyũ. Ũndũ ũngĩ, nĩ ndĩrona atĩ kana gaka nĩgathiĩte na mbere wega nĩ gũkorwo nginya andũ aya nĩmaroneka magĩkena mũno.

Ciana cirĩ nini nĩitwaragwo mũno mũno kiriniki, nĩgetha ituĩke cia kũrorwo ũrĩa irakũra. Ũndũ ũmwe ndeciria rĩrĩa ndona mbica ta ĩno nĩ ũrĩa aciari matwaraga ciana kiriniki, nĩgetha irorwo igathimwo nginya ũrugarĩ ona ningĩ igathecwo njanjo ĩrĩa ĩbatarĩkaine. Ũndũ ũcio ũngĩ ndeciria nĩ atĩ rĩrĩa ciana igũtwarwo thibitarĩ arigitani nĩmaciroraga wega magacithima, nĩgetha mamenye nĩkĩĩ kĩũru nacio na makaheyana ndawa kũringana na ũrĩa makuona kwagĩrĩire.